Ore tolosho le kenya naa indim anoto nkopisini e SHA tiatua orkerenget le Nairobi aa indim anoto te sipitali kitok e Kenyatta nindim sii anoto tenilo murruan enaa Westlands ,Easthleigh ,Buruburu omuruan sii naijo Kangemi

Orkitok lai, aata olainyang'ani le simu tenewueji, na keeta esimu enye enyamali. Emareu inewueji nitii peyie itumoki ayeu aitobiraki esimu enye ? Amu ijo ejito eeta esimu enye enyamali torrono, pe etumoki anoto naa ereteto.

Olamirani lai etu pae kishukoki iropiyiani pookin naishiaa nikishukoki teina kurma toduaa siiyie pae naifaa naji pee kishukoki amu ijo kajo adol inaata naa kakutik pae mee nena eifaa nikinchoo

Ore sirkali edijitali, naa sirkali naasishore enkoitoi e teknolojia ,pee eramat iltung'anak lenyanak. Ah njere, itautuo sirkali inkoitoi oloing'ang'e, nalimunye imbaa nagira aiendelea tolosho, nepik si iltung'anak enyamali naata, pe etum sirkali atodol tonkoitoii oloing'ang'e, nebaya aaret lelo tung'anak.

Ore enkoitoi e e-citizen tolosho le kenya, naa enkoitoi nitumie iretot esirkali olosho le Kenya. Naa enkoitoi si nitumie atalaa iropiyiani, owuejiting' napaasha, a iidim atalakie iropiyiani esukuul onkera, niidim si atalakie iropiyiani o sipitalini tenelo niata oltamoyiai.

Ore embae edukuya na njere eyawua teknolojia meeta kitumiyai isipikani todarasani tenelo netae inkera kumok tiatua darasa nemening eneijoito oloitangeni lenye tenkaraki enkumoi enye tedarasa naa tenepiki lelo sipikani naa kening pooki emapaka lotoni tesiadi ajo kanyio ejoito ilaitengeni lenye eyawua sii entoki naaji enprojector naa kepik olaitangeni imbaa nangira aisomesha inaduo kera tedukuya naa kedol nena natoni tesiadi.

Ore enaiko tenaitumia technology pe ailepunye enkisuma ai, na kang'as enedukuya apik apps enkisuma atua esimu ai enkaina, pe atum ashomo aing'urai imbaa nena nemayiolo, enaa imbaa nayieu nayiolou teguton. Ah njere, elo nishori iyiook esiai, naji pe ilotu aas tiaji, naa tenena apps enkisuma alotu aing'oru, nayiolou saidi ajo kanyioo ejo nena baa.

Amanya county Enkare Narok ,oloontoluo le Enkare Narok ,Mara ward ,naingwaa location oo nkorkori ,emurua naji oloonkerin.

Ilainyang'ak ilainyang'ak lainei, amirita isinkirr sidan oleng',na tebei nalelek si oleng'. Iyiololo pookin ajo ore isinkirr, na kitubulu iseseni lang' oleng'. Tinyiku enewueji, mairoro naapikaki isinkirr sidan oleng'.

Iing'ua ilomon sapukin olosho le Sudan, nejo ilomon njere, etushukutuo irpololisi kituak liloosho emanyisho o rais liloosho, nawaki apa tenkaraki olarrabal, tiatua ilarin waare otulusoitie.

Kuna oitoi eimi teneuni nasari esukuma. Ore enedukuya na njere, ing'as adung' inkujit enaa enyaru pookin natii enaduo wueji nijo pe intobirie nasari ino. Nesuju itur inkulukuok teinewueji nijo pe in nasari. Teniidip atuturo enkulukuok, niau fertiliser aitushul onaduo kulukuok, pe etum imbuka atubulu aitobiraki. Ore teniidip aitushula inkulukuok o fertiliser ,nibukoki enkare meima atua inaduo kulukuok. Nintoki amuk enaduo peku esukuma tenkare, pe etum atara imoyiaritin. Teniidip, nitur igumot ,naijo irmutaroni kake meesapukin, pe itum atipika enaduo peku ino, ninukaa toonkuti kulukuok. Teniidip ina, niau inkujit natoito, nipik shumata enaduo nasari, pe etum aiboi enkare pemeishunye asioki.

Ore ebae edukuya naretieti naa, entukuja ninche entiaki kaisidai ina naasita, na keretu si ninche. Taretu si menotito inkilani, enaa inamuka enkwatare, pe etum ninche ataa ilokwet tedekenya. Ore enkae naa, tenira siyie olakwatani, taa tenebo oninche, niriamarie igira airorie, nintukuj pe etum atodua ajo itii tenebo oninche.

Olosho le Sudan orikito te ropare tele aari, naa tenkara ake kuna baa. Eishakenoyoki ilarabalin kumok, opuoita dukuya tolosho le Sudan. Meatai sii sukuulini anaa isipitalini sidan tiilo osho naishooyo imbaa eropare meilepu oleng'. Kitodua sii enchang'ar sapuk tialo serkali sapuk ilo osho o lelo otii ong'ata e serkali.